Keetai cargo transportation neetai logistics neetai shippings neetai moving companies neeku kaintumia ena company nintumia nilo ena nkae company yes.

Tenetii nai osiwuo sapuk oleng nemetumoki nai ina drone ainyaki ataasa esiai neaku indim atejo weather conditions ashu tanaolchamba lolopeny amu mitumoki olopeny tenemiata orusa liar oltungani loladuo openy olchamba likindim atorikoi pemeitum naa enyamali ashu pemitum batisho tedukuya ingira aas enaduo siai e drawn

Kadung'dung inkwashen ainei naisuj , naitokitokie , nadung'dung' into pieces nadung' kitunkuu, nadung' ndania , ore paidip napik pookin atua emoti , naitushul kitunkuu odania, ee ore peyie , adumu napik enkiti kurma enkano , nadumu inaduo kwashen ainei natudung'udungo paa kapik atua eilata naitoktok, nadotu taa inakata nanya .

Kangas nanu aitau kewon, makewon paa katumoki atudumu oladuo tungani naisho imbaa etipat enkiremore naisho ninye metayiolo ajo ene tipat ena siai nalotu aas, nariku ninye nautaki pole pole najoki ore entoki edukuya naa mpaka nengas ninye anyoraa, nenyoru ena siai amu ina kata ake edol irnganayio nautaki enikoni one by one . Ore peyie aidip ina siai , naitoki aisho ninye metaasa matii nanu agira nanu aitasheiki amu ore inakata naa kaol ajo etonyorayie , neas esiai siai netum sininye irnganayio.

Ekijape oloingange aa climate change nemifaa naata , ore enkae naa impukunot oltunganak latum tenaduo wueji amu kaidim anoto iltunganak opaashari irkuaki naa kifaa payiolou ajo kaji aiko peyie aboitare iladuoo tunganak , kaji aiko peyie kinya ilomon oladuo tunganak , kai aiko peyie aikilikwanishore tenaa keresearch nai aloito alo aas , niaku kifaa payiolou ajo kaata irpukunot looltunganak tofauti tofauti laloito alo atum tenaduo wueji naloito .

Enetipat amu orkwak lang' anaa enkangi emaasinta , nitoki aaku ninye enaa ang' nitoki aaku enkishon ang' etaisere tenimiata nemira toki , mikishilari toladuo osho ling'waa tenkaraki nimiata enkiteng' .

Kangwar naji telikini iltunganak lang aa irmaasae tipat enkiremore , nelikini ajoki kamaa te enkiremore , kainyioo idim ayau . Ore inakata tenikiremisho nikitum irpae lang , nikitum emashini naijo ena , naa kiteleleiaki yiok esiai amu ekidongu enkurma nikidongu ormothokoi naa kitobiraki yiook oleng ,nitum ajo tinitu naji etum pooki ngae ena mashini naa kidim naji iltururi anoto. Ore peetum ilturururi nebol biashara, ore inakata naa keaku enkae maendeleo ashu enkae tipat nikinotito kira olosho tenkaraki ena siai ena mashini.

Tenidol enadua aji netipikaki atua olkeju oleng',neeku elelek aa tenesha niidim enkare aawa enadua aji, nidol ajo ore tematua ashu tematua ele keju nidol ajo ketii olchamba oitinyikaki atua olkeju. Naa tenesha enjan kelelek eeku enaduo duo daa waste amu keya enkare enaduo daa, kake ashe oleng' amu ipanga ninje ipanga oladuo shamba esidai, neeku endake nainyial natashere atua olkeju, neeku elelek eya enkare.

Etii mashinini nakesishoreki netii kuna kulie crops naitayioki , nepiki ewueji, nesoti te wuei nebo .

Eunoto orkiek weunoto endaa tiabori iladuoo kiek , nidol esidai kipanga kulo kiek esidai , netii endaa , netii kuna paipi napik enkare , niaku ipangaki esidai naa kayiolo ajo kebulu endaa tenewueji aitobiraki

Etii mashinini are emukunta , ore emashini ena natii tekedianye naa ninye nadung , nesot . Ore piidip atudungo , nesot nebukoki ele tarakita otii tenchoto etatene , aa ore ilo tarakita naa ninye lonap .

Keyieu enkarriyiano odaiki napaasha, keyieu enkarriyiano nibokie moyiaritin tormanyara, keyieu si eng'eno enkijape oloing'ang'e, orkitashokinoto sidai lormanyara, keyieu enkarriyiano niasishore mashinini napaasha tormanyara, neyieu niata eng'eno tenkaraki nitumoki ataasie nena tokiting niunito, biashara.

Ilewa aare ooti olchamba lokumbau, naa tenidol naa meekure alekua enkata peekesi enaduo mukunta. Neeku ina peetii kulo lewa aare meekure elakua enkata enkesare.

Enkoitoi natumieki ilomon ee o esiai nanpishoreki aa teniata naai olola liyieu neyai enkai county ashu likai osho nemeyie nanp kake keetai nkoitoi maybe orbaribara, nkoitoi ontekei, nkoitoi kuna naimi enaiposha. Ore enkae naa enkisuma enkisuma esiai ee onkompyutani o esiai e internet aa esiai oloing'ang'e.

Teniingorr SHIF nemeeta duo erubata niindim atejo ninye etipikakaki pee ebak rosesn loltung'ani kiidim atabaa pookin amu cover naa naitashoiki biotisho, kake ore duo tenijo aitoki aing'orr teguton ee SHIF naa kiidim aitasheiki esiai ee tiniata enyamali teniyang'iyang ee tenikiwony oldia ee tenikiwony olasurai teniata nkuti stress ashu teniata indamunot nikigira aisumbuaa naa kiidim SHIF aisimamia.